Igero hema moro matin ma oromo, to iluongo ji duto ma owinjore obed kanyo, to ichoko kombe manyalo romo jogo eko, iketo ei hembe go. Hema ma olosno. To ikawo jogo duto to iketo e hemano. To iwuoyo kodgi ka jokma mako video mako video, to jokma goyo picha goyo picha. To sechego, ngátma wuoyo kodgi bende wuoyo kodgi, ka otiyo kod speaker.

Orwak mask magengó mondo kik oywe muya marach mar rangi ma owichono. Orwak gloves magengó rangino kik mienre e lwete, manyalo kelone hinyruok. Orwak lau, ma oumo lwetene duto, nyaka tiendene maloyo mamono rangino kik ton kuome, manyalo kelone hinyruok. Orwako nyaka kondo mondo kik rangino, mowichono oton e wiye, manyalo kelone chandruok. To otiyo kama ler mondo ogeng' hinyruoge mopogore opogore.

Adwaro headphones ma aneno ka jogo ma goyo picha go orwako. Adwaro cameras mabeyo beyo ma aneno ka joma goyo pichago tiyogo. Cameras mani kod stand mabeyo. Aneno gadgets, devices moko e mesa kanyo bende anyalo gombo mondo abedgo. Agombo mondo mi, angé nyaka kaka itiyo kodgi e yo mowinjore.

Gima timre kae, en ndalo tuke, kendo aneno ka pap duong' kendo ji opong'. Manyiso ni tuke dhi mbele. To gima nyisa ni tuke dhi mbele, aneno ka ngáto otingó mpira mar volley ball, kendo odwa goye. Kendo jok moko aneno ka ochung', kendo gineno mpira moro madhi mbele gi chien kocha.

Gini nene okelona mor ahinya, kendo omiyo angéra e skundwa malich miwuoro. Kaluwore kod tugo manene atugo maber, mar mpira ma igweyo ba ayude. To ne omiyo angéra ahinya e gweng' kendo angéra nyaka e skunde ma opogore opogore.

Nikech jogo matiyo tijni ichulo gi pesa mangény ahinya nikech gitiyo tich malich ma iwuoro. Lewni ma girwako, gin lewni ma, ma onyiew, mani kod nengo. Kuonde magibetiego, gin kuonde ma olos, mo ti kod pesa manyisoni gin kod nengo. Mesa ma giketoe gigo, gin mes ma onyiew, kendo olos kod materials mopogore opogore mani kod nengo. Gigo duto ma gitiyogodo karkae gin gigo mani kod nengo.

Nene aol ahinya, to kendo nene tijno ne omiya mor malich miwuoro. En tich mamit ma kitiyo to iwinjo ka imor, ahinya to e seche ma ulocho, kendo uywayo jogo ma uyware godo go. To en tich makelo mor, kendo okelo mor e kind jogo matugo tugono.

Gie sani, chiemo mangény inyiewo e duka. Opogore kod chon mane iomo chiemo ka ngáto dhi to tongó osiaga e puodho, kata ngáto dhi to beto lum e aora, to kelo ne dhiang' kuma dhiang' kata diek, kata jamni ne nitiere. Sani yo machielo iyudo ka igolo jamni to idhi to itweyo oko, kata ngáto dhi to kwayo gi, ae to bangé ang' duoko gi dala godhiambo.

Pith mar winy mabeyo. Aneno ka ngima gi beyo. Kendo giwinjo maber nikech, gin kamaler, ma oywe maber. Gin kod gima tingó negi chiemo moluok maler. Ma nyiso ni ati ngima gi ber kendo orit gi e yo makare ma onge chandruok moro amora ma gikale.

E alwora wa, winy ma opidh e dala kamotingó gwen, oyoyo, bata, kod winy mamoko ma opogore opogore, ogerne gi udi ma imiyogie chiemo. Ma giriyoe odiechieng' mangima. Aeto bangé iyao ne gi godhiambo mondo gikwaa kendo gicham lum. Aeto imiyogi chiemo bende oko kar kanyo. Chiemo oketnegi ei odgi ei gima gimiketonegie chiemo. To ei odgi, nyaka pi bende iketo negi maler, to osiko iwilo sa te.

Nene ayudo ng'eruok mang'eny kendo nene ayudo pesa kokalo kuom tich mar pith mar gwen kod winy mopogore opogore kamoting'o bata, oyoyo nyaka kod akuru. Nene auso lee mopogore opogre e bei mowinjore to ayudo pesa kendo ji ne ng'iya kaka an japith maber mong'e rito winy mopogore opogre e yo makare.

An ahero tijni to gimomiyo ahero tijni en ni nikech apuoyo en lee maber, mamuol, morito ler, kendo mankod nengo ahinya. En gimaber nikech inyalo chame, inyalo use kendo okel pesa maber kendo inyalo bedo kode kata kaka gigo mamoro nyithindo ka nyithindo obiro limi.

Ogerne apuoyo ot maber. Ot ma okete kamaler. Omiye pi ma oromo kode. Omiye chiemo ma oromo pile ka pile e seche duto. To okete kama koth oknyal goye, to chieng' bende ok nyal chame, to kata le mamoko bende ok nyal chande.

Ber ma inyalo yudo: inyalo yudo ng'e ruok kokalo kuom pith maber mar apuoyo kaluwore kod kaka iketogi ba ngima gi oneno maber. Ber machielo, seche ma iuse to inyalo yudo pesav mang'eny koluwore kod kaka ikete kod ngima ma imiye maber. Ber machielo en ni inyalo chame ka kech ohin ka kech kayi to inyalo winjo maber. Machielo, inyalo bedo kode kaka pet mari, ma nyithindo kata kobiro to ginyalo neno kendo giwinjo ka gimor ahinya.

Gima timore kae en pith mar dhiang', to pith mar dhiang' madhi nyime kar kae en kwath. Aneno ka mamani kwayo dhok, to dhog gi gin dhok ma dend gi ber. Manyiso ni ok ritogi maber kendo omiyogi chiemo moromo koda pi. Gidak kama ber kama ler nikech aneno kata dend gi bende ler. To mamani bende aneno ka omor ahinya.

Aneno ka mamani omor seche ma okwayo dhok, dhok ma okwayo go dendgi ler. Ma nyiso ni gichiemo maber kendo oritgi makare. Dend gi bende gichwecho, manyiso ni chiemo imiyo gi ma oromo, pi bende gi modho. Dend gi ler manyiso ni gidak kama ler, to mamani be omor manyiso ni owinjo maber sama opidho jamni.

Sani ji hinyo puro kod dhok, puothe madongo moko ipuro kod tingni. Tingni ikelo to puro puothe madongo kopogore kod kaka chon ji ne puro gi kwe kaka otang' e picha ka.

Ng'enyne aneno ka iomo tinga to tinga ringo e kind kabich ka obugo tiendegi kendo odoyo to kuonde moko to aneno ka ji doyo adoya gi kwer kaka otang' e i picha karkae.

Ng'eny ne aneno ka ikawo ji mang'eny to ikete puodho mondo odo sku odo kabich ma kaka aneno ka jogi doyo kar kae ni. Kuonde moko aneno ka iomo tinga to ringo e kind kabich kar kanyo, ka obugo tiende go tiende gi ka odoyo gi.

Anguro en le ma inyalo us tokelo pesa manyiso ni en kod nengo. Anguro nikod manyiwa ma ogolo, to manyiwa no inyalo uso to ne ng'ato, manyiso ni en kod nengo. To kata manyiwa ma ogolo no, in iwuon inyalo kete puothi ma iyud godo cham maber. Ba ichak ius manyiso ni anguro en le man kod nengo. Kata kamano, anguro nogo no inyalo chinje e bucha, to iuso ringe. Ma nyiso ni pod en kod nengo mang'eny ahinya.

E mier mang'eny, diek gi rombe gi dhok, ihinyo ger negi udi. To iloro ne gi ei ute gi go, to iomo ne gi chiemo. Itong'o siaga kata ibeto lum e puodho, to imo negi to imiyo gi kama gintiere koma olornegie no. Joma moko to pod tero gi e pap to kwayo gi kaka otang' e picha kar kae.

Ng'enyne jamni komoting'o dhok, diek , rombe koda lee mamoko ma ipidho e dala iloronegi e udi to iomonegi chiemo kowuok e puothe kata chiemo inyieo e duka tiomonegi to gichiemo imiyogi e ot koma olornegieno nyaka pi be imiyogi mana kanyo kanyo.

Ka itiyo tij ni to ichuli mano iyudo pesa, mano achiel kuom ber. Ber machielo, ka isetiyo tijni inyalo yudo mwandu mowuok kuom kambi ma utiyogodo tijni mopogore opogore ma nyalo konyo ngima ni.

Sigma fish feed mar grower en chiemb rech maber ahinya mamiyo rech dongo piyo, mar grower ni en mamiyo rech wuok e tinne to odongo mar mondo omi obed maduong' piyo piyo mondo ouse kata onyal chak chame.

Ogerne lee gi ot maber ma onge kaka chieng' nyalo chamogi kata onge kaka koth nyalo goyogi. Oketgi kama ler ma onge kaka tuoche mopogore opogore nyalo monjogi. Oketgi kamaber maonge kaka lee moko manyalo biro chako chandogi. Oketgi kama owinjore ma giyude chiemo moromo kata ka okelonegi chiemo to okelonegi chiemo moromo to oketnegi nyaka pi maginyalo modho e sama riyo ohingogi.

Olemoni en olemo mamit ahinya. Ng'ato kochame to ng'ato nyalo yieng' ,manyiso ni en kod nengo. Olemo onogono, inyalo use ne ng'ato e pesa maber nikech en olemo mait ahinta manyiso ni n kod nengo. Yiendeno kata ka otuwo kata ka itong'e, inyalo ruwe maka ba iuse, manyiso ni en kod nengo.

Pith mar kich nikod ber mang'eny ma ahinya. Mokwongo, mor kich en mo mamit ahinya ma inyalo chamogo mkati ba iyieng' kabisa. Mor kich inyalo uso man kod nengo ma malo ahina, ba iyud pesa ma oromo. Mor ki pith mar kich ji nyalo biro neno kuomi ko luwore kod tich maber ma itiyo e alwora.

Mor kich en mo matikeo tuoche kaka ahonda, to en mo mamit ka iketo e chiemo mopogore opogore kaka makati kata mandas. Mor kich inyalo uso to keloni pesa. Mor kichni bende inyalo kano e ot to kethruok mare bende ok yot. To kaluwore kod tijni, en tich ma ji achiel achiel emong'eyo, to ji nyalo biro nene kuomi ,mang'iso ni en tich maber ahinya.

Mama ni umbo kod punda, to kar kae aneno ka omiyo punda ne ni pi. Manyiso ni pu punda ni, riyo ohinge to oting'o kubni e toke. Mae en pith maber, mar ng'iso ni mamani en kod arita maber mar punda ne ni. Ma aneno e gimo miyo aneno ka omiye pi sama riyo ohinge, okotiya tiya kode to sa ka riyo ohinge tojwang'e.

Pith maber mar lee. Lee man karkani en faras. Farasni chwe kendo dende ler malich miwuoro. Mae nyiso ni farasni odak maber, odak kama ler, to ochiemo maber kendo omodho pi ma oromo. Onge gimora mora ma chande. Kaka ochweni nyiso ni odak maber kendo orite e yo ma owinjore kendo makare.

Ngamia en lee matiyo matek ahinya. Ngamia inyalo uso pesa mang'eny, manyiso ni en kod nengo e alwora. Ngamia inyalo tiyogo eyor wuoth ka oting'i ka udhi kode e distance maboyo. Ngamia onogono en lee ma ichamo, inyalo chinje e butcher to iuso ringe, manyiso ni en kod nengo ahinya. Inyalo sombo kode mzigo ne ng'ato be to ng'atno chuli, mano nyiso ni en kod nengo e alwora.

Ber mokwongo en ni awendo en lee mayudo tek kendo pith mare ok en pith mayot kaka ma dipim kod mar gwen. Koro inyalo uso awendo pesa mang'eny ahinya to iyudo berne. Awendo inyalo chinje, to ichame, itede to ichame. Mano ber machielo. awendo nyuolo tong'. Tongeno inyalo uso kata inyalo tedo tichamo. Mano be en ber moro. Kata kamano, awendo bende neno maber kanie dala kendo nyalo kelo mor ne jok ma odak e dala.

Aneno ka thuol muonyo nyathi gweno, manyiso ni thuol omako gweno kendo omuonyo ny omuonyo gweno no. Mano en yore mar yudo chiemo, ma kamano e kaka oma oyu oma odak.

Eh, oyudore e alworawa to owuok kuom gwen ahinya to thuondi madongo ema ihinyo gole kuome to itiyo kode ahinya to jodongo ohero tiyo kode kagiloso kondo ma irwako ka imielokodo ohangla.

Nene atiyo kode e thiedho ahonda mane awinjo ka chanda to nene ochango. Nene atiyo kode akete mkati ba achame kendo ne awinjo ka ayieng' ahinya. Kata kamano, nene ahero nang'e ahinya nikech en gima mit ahinya kendo ober.

Gweno ka osenyuolo tong' ba oromo ni odwa butno to ijowo kuoyo iolo e besen kata iketo e gimoro ma oyarore maber to iketone e tongego to ikawe to ikete mar mondo omi obutno kuom ndalo pier ariyo gachiel.

Aneno ka okaw tong', to okete e mbele chupa. To chupa no ni kod pi e iye, koro tong' neno ei chupa cha to mano kelo mor. Aneno tong' moko ka oket ei gimoro makia niluongo nang'o, mago kelo mor. Aeto aneno ka gimoro opedh kar kae ma oketie tong' go, to en gima nikod rangi ma opogore opogore ma kelo mor ahinya.

Pith mar awendo nikod ber mang'eny. Awendo nyuolo tong', tong'no inyalo chamo, tong'no inyalo uso, tong' onogono inyalo kano kendo imiye obutno okel awendo moko. A wendono inyalo chinje ba ichame to kendo en lee mamit ahinya, awendono en lee ma beche tek inyalo use kendo okel pesa mang'eny ahinya.

Tijni nikod nengo nikech chiemo ma dhiang'ni chamo, gin chiemo ma onyiew ma nyiso ni gin kod nengo. Dhiang' ni chalo dhiang' ma golo chak, to chagno inyalo uso ma nyiso ni en kod nengo. To chagno ji nyiewe, jok moko nitie manyiewe matiyo kode e chwako chae. Jok moko madhe kamano ma nyiso ni en kod nengo. Dhiang' ni kochinje to inyalo use e bucha, manyiso ni en kod nengo. To dhiang'ni kata kamano, inyalo use kaka entiere ni to nyiso ni en kod nengo. Manyiso ni tijni ni kod nengo e alwora.

Tijni nikod nengo e alwora nikech dhiang'ni ngáto nyalo nyiewo manyiso ni en kod nengo. Dhiang'ni golo chak ma ngáto nyalo nyiewo, to ngáto tedo godo chae kata ngáto madho, manyiso ni en kod nengo. Chiemo ma dhiang' ni chamo gin chiemo ma onyiew, ma nyiso ni en kod nengo. Ot ma dher ni odake, en ot mane oger manyiso ni en kod nengo e alwora.

Dieg gi inyalo uso, to iyudo pesa, mano en ber mokwongo. Dieg gi inyalo nyiedho to iyudo chak ma inyalo tedo go chae, to inyalo madho, mano en ber mar ariyo. Dieg gi ka kech ochopo inyalo yang' gi to iuso ringgi e butcher to iyudo pesa mano ber machielo.

Dieg gi gin diek magolo chak. To chagno inyalo uso ma iyudo, to iyudo ber. Chagno inyalo madho, mano be pod en ber ma wuok kuom tijni. Dieg gi inyalo uso to gimii pesa makelo ber. Dieg onogo gi inyalo yangó gi ka kech ochop to ichamo ringó, kata inyalo uso ringgi ma mano pod en ber.

Gini nikod nengo nikech nyanya ni iuse bei mang'eny ma ng'iso ni en kod nengo. Hamiero mokete no onyiew nyiso ni en kod nengo. To mondo omi opidh nyanya ma ochop e stejni, owuok piny oti kod yien mopogre opogre kanyakla kod manyiwa, odoye, mang'iso ni en kod nengo e alwora.

Adwaro mondo ang'e kaka itiyo tijni nikech en tich man kod nengo ahinya, to ji mang'eny okong'eyo kaka itime. Machielo, agombo mondo abed kod sanduge mag kich gi, mondo mi aketgi kamowinjore ayud mor kich ma anyalo timogodo gik ma o opogore opogore.

Pith mar rech, en pith maber ahinya nikech en kod nengo ahinya e alwora. En kod nengo nikech inyalo uso rech. Rech onogo no inyalo make ei pi kanyo to idhi go dala, to itede, to ichame.

Kae nyaka bedni ngima okyot ahinya nikech aneno ka pundani odhero ahinya, pundani nikod hinyruok mopogore opogore e dende nikech aneno ka toke nikod remo to nyaka ng'edene neno manyiso ni ok odak e yo makare. To karka aneno kotwo ahinya manyiso ni chandruok ng'eny e heriani ahinya.

Tijni nikod nengo e alwora, nikech gwen gi inyalo us gi, to gikelo pesa ma nyiso ni gin kod nengo. Gwen gi ka osedongo ma obedo madongo, inyalo us tong' ma ginywolo, to kelo pesa ma nyiso ni gin kod nengo. Tong' gogo go inyalo ted to ichamo, kuonde mopogore opogore kata e otel, to ji nyiewo manyiso ni gin kod nengo. Aeto gwen gi nikod manyiwa ma inyalo ti godo e puothe, to inyalo us ne ngáto manyiso ni en kod nengo e alwora.

Kae pi odwono nikech aneno rech ka ni kama otwo to onge ng'ato e alworani manyiso ni pi ne ng'eny kendo noimo nyaka kuma rech nitiere ni to samoro koth ne ng'eny emomiyo pi nochopo kanyo kata samoro chieng' omedore koro pi oduono ba pi odok piny to kaka rech chopne pi manene odakie otame.

Aneno ka ji odich ka e tij puodho. To ochalo ka gima en pur mar mchele. Pur mar mchele nikod ber mangény ahinya. Ber mokwongo, mchele ka ose, ka ose ka, to inyalo use kendo en kod nengo maber ahinya e alwora. Machielo gigo ma ogole mchele, inyalo mi jamni to gichamo kendo konyo ahinya. Machielo mchele no inyalo chame ka kech ohingo ngát

Gimatimore kae en ni lee man karkani onyuolo tong'. Aparo ni onyuolo tong' nikech aneno gikmoko matindotindo marochare mawuok kuome to okanyal wacho ni gin chiembe to nikech giluorore gichalo tonge ma odwaketo mondo ogol kendo nyithinde matindotindo.

Abiro puro puothe mang'eny, kendo apidhe cham mopogore opogore kod olembe mopogore opogore, mani kod gik mang'eny magikelo e ngima dhano, mar mondo omi adwok piny nengo mar nyiewo chiemo kowuok kuom jok moko, to an kod puothe mawanyalo loso godo chiemo. Machielo, abiro loso tinga manyalo konya e tiyo tijena go,e yo makare mowinjore moloni atiyo tich mang'eny, to masinde nitiere mosebiro manyalo konya tiyo tije mayot go.

Ipuro puodho moro matin madirom mita achiel, kendo gi mita achiel. Mano iole kodhi to iolone pi morome pile pile, aeto ka osewuok to igeng'e mondo chieng' kik kethe. Bang'e, ipuro puodho maduong',kosepur, to ipidhogi achiel achiel ka imiyogi thuolo maber ma owinjore e kindgi, to imiyogi manyiwa moromo to igoyo nengi yath mageng'o kute mondo kik kethgi. Bang'e, to i harvest gi.

Alodni iloso ne seedbed moro matin madirom mita achiel by mita achiel. Koseole kodhi to iolone pi moromo, to ipuro puodho kamaduong' modwa rom kod kama opidhye e picha kar kaeni, ka osepure, to ibuse maber ba obed lowo mayom. Aeto igoyo buche ma ka iweyo thuolo ma owinjore owinjore e kind bur ka bur, mar mondo omi skuma kata alodno oyud thuolo maber mar chamo manyiwa e yo ma owinjore. Bang'e, ipidhogi to iolonegi pi pile ka pile to iketo negi manyiwa mowinjore, aeto igo negi yath mageng'o kute mondo kik kethgi.

Alodni iketo e seedbed, bang'e, ipuro puodho maduong' kuma idwa pidhe. Ka osepur kumaduong',igoyo buche ka iweyo thuolo ma owinjore owinjore e kind alot ka alot ,mar mondo kik gilar manyiwa. Aeto iketo manyowa e buchego te to iketo kodhi, ka oseket kodhi, to iolo negi pi. Bang'e, ibiro dogi ka osedogi, to igonegi yath mondo omi ogeng' kute manyalo kethogi. Aeto ichako ng'wede. Kosechak ng'wede, to inyalo use ,inyalo chame, to inyalo luw kode yore mopogore opogore.

Pith mar kitungu kelo pesa. Kitungu inyalo us to kelo pesa. Kitungu inyalo ted godo kwonde mopogore opogore, kamoting'o otende, to chiemo moted gi kitungu no iuso, kendo kelo pesa. Inyalo ndik ng'at matiyo ne e puoth kitungu, to nga'no ma ondikno ichule, to oyudo pesa. Manyiso ni ati tijni en kod nengo kendo en kod ber mang'eny e ngima.

Tijni en tich manigi pesa. Kitungu gi ka ogolgi ba otergi e chiro, to gikelo pesa mang'eny ka ousgi ba jonyiewo onyiewogi. Kitungu gi inyalo usgi e otende ma itedogo, to gikelo pesa. Inyalo ted kodgi chiemo to chiemo ma oted kod kitungu mopidh kamae, en chiemo maber gi ngima dhano. Kitungu gi, inyalo ter e otel to otelno koted kodgi, to iuso neji chiemo ,to gikelo ber e ngima .

Tijni nikod nengo e alwora nikech kitungu gi ka ogolgi e puodho kae, ka ousgi to ginyalo kelo pesa manyiso ni gin kod nengo e alwora. Tijni mondo omi ochop kar kae, oseti kod pesa, seche moko ochul ng'at mane doye, kata ng'at mane tiyo tije e puodho kanyo. Manyiso ni en kod nengo e alwora. Nodwaro manyiwa, ne oketne to manyiwano nene onyiew, manyidso ni en kod nendo e alwora.

Oketo kodhi e seedbed aeto opuro puodho kamowinjore opidhye piluni aeto ogo buche ka oweyo nafas mowinjore owinjiore e kind bur ka bur mar mondo omi pilugi kik lar manyiwa. Bang'e okelo pilugi to opithogi aeto omiyogi pi ma oromo e seche ma owinjore, bang'e kagisedongo to oguronegi yien kata oketonegi gima nyalo konyogi manyalo resogi kik gilwar seche magichako nyuol aeto ogone gi yath mowinjore mageng'o kute mondo kik keth pilugo aeto ong'ado itgi mar mondo omi ogenggi kik gigar kendo kik gikethre giwegi e puodho kanyo. Mogik, ong'iyo ler mar tiendgi kendo odoyogi mowinjore mar mondo omi gikel chiemo mowinjore gikel.

Kagisekayo gini to giuse ma okelo pesa to mano en achiel kuom ber. Gini en gima omedo remo e del seche ma itiyo kode ma mano kendo en ber machielo ma okelo.

Inyalo use ka osegole e puodho to en gima beche ni malo ahinya nikech omedo remo e del koro ji biro nyiewe gi pesa man malo ahinya manyiso ni en kod nengo. To mondo omi odong ba ochop kae, nene oti kod manyiwa kod gigo mopogore opogore mane onyiew e duka manyiso ni en kod nengo ahinya.

Ber mokwongo en ni matundo no ka igole e puodho kanyo, inyalo use to iyudo pesa. To pesa en achiel kuom ber ma ji dwaro, mae onyalo kelo ng'eruok nikech ok en gima ji mang'eny nyalo pidho. To seche ma ipidhe, ji nyalo biro neno kaka itime to ing'eri ahinya kokalo kuom pith mar gini.

Nene ayudo pesa mang'eny nikech nene atiyo tich mowinjore kendo natiyo tij alodni kaka owinjore otiye ba ogolo alot mabeyo kabisa manoyweyo kastamas mopogore opogore. Nenomiyo ang'era kaka japur mar alotni nikech nene atiye maber kendo nene oywayo mwang'.

Opur puodho moro matin ma oromo, okete seedbed ka oseketoe seedbed, opur kamaduong' kama koro odwakete. Ka osepuro to ogolo kodhi e seedbed ka okelo e puodho kama odwaketeno aeto oketone rasir mabrosire mondo kik olak e lo mabroketho matunda. Ogone yath mageng'o kute to ogone yath bende mamiyo oneno maber kendo maler. Odo tiende e yo mowinjore kendo oolne pi ma owinjore moromo kode mar mondo omi kik otwo kata kik owang'. Otewye kendo ogawe e kor rasir ma me ogurone mar mondo omi kik oketh matunda seche ma oasechako nyak.

Gie sani ng'eny ji puro kod kwer to jokmoko tiyo kod tinga e puro. Mae bende pod jokmoko achiel achiel tiyogo lakini ng'enyne en kwer kata tinga ema ji hinyo tiyogo.

Tijni nikod nengo nikech mondo omi chiemoni odong ba ochop kae, oti kod pesa e nyiewo manyiwa, mang'iso ni en kod nengo. Oti kod gige tich mopogore opogore mane onyiew. Oti kod teko mang'eny e lose. To inyalo use ka ose losore maber, ba okel pesa manyiso ni en kod nengo e alwora.

Ahero tijni ahinya, nikech budho en chiemo mamit ahinya. Budho inyalo tedo kaka en no to ichame, to omit kendo inyalo madho kode chaye ba iyieng'.Budho inyalo dwalo go mogo mar ngano ba ited godo chapat, kendo itedogo chapat mamit malich miwuoro. Budhoni bnede, ite inyalo tedo kaka alot, mabende pod en alot mamit malich miwuoro. Koro an ahere nikech en chiemo mamit ma inyalo cham e yore mopogore opogore.

Gimabiro e pacha en somo e mbui. Somo e mbui en gimanyalo timore e yo mapiyo piyo, e yo makare kendo okel duoko ma owinjore e thuolo machuok ahinya. Oduoko teko mar tiyo kod teko mang'eny piny, to itimo gikmoko mang'eny e seche matin e yo mowinjore.

Ang'eyo Luanda Magere. Luanda Magere nikod nengo nikech nene en ng'at malich miwuoro e sigand joluo, nene en ng'at ma thone tek to ne en kod teko mang'eny mar timo gik mopogore opogore e yore mopogore opogore.

Energy & environment ni kod nengo. Mondo mi environment obed maber, nyaka oti kod pesa moro ma nyiso ni en kod nengo. Consumption ni kod nengo nikech gigo ma ji consume nyaka bed kod nengo. Food & water bende ni kod nengo. Pi ni kod nengo nikech nitie joma nyiewe, to chiemo be nikod nengo nikech ng'enyne to ento ji nyiewe. Health ni kod nengo ahinya, ngima ji manyo kuonde mopogore opogore. Ng'ato ka tuo todhie suptal tochulo pesa kuro, manyiso ni en kod nengo. Human rights bende nikod nengo, nikech gin gigo ma owinjore mondo dhano obedgodo koreka dhano obed e yo mak.

Blockchain technology en yo maloko data e yo maonge ng'at manyalo yude kaka opare, koro mae konyo nikechi onge kaka ng'ato nyalo somo gimoro ma ok owinj gima gino dwaro kata gima owinjore gino otim.

Aneno ka inono kogno mar nyathi moro kae manyiso ni samoro iyiero jokma owinjore otim gimoro to ing'iyo gima oyienegi mar mondo omi gitim gima idwaro ni mondo gitim karkaeno.

Jomamine mapek emayudore e eriani. Maternity wing en kuonde ma jomamine mapek biro konyore ma opogore kod jomatuo moko bire. Karkae en kama ikonye mana mon mana mapek kende.